Auni ndaki tenkata naishakino, neitaini ondeti naadake ako neja, kila wakati nkata pooki naake, neisaidiaro ltung'anak nkata pooki.

Ee keipimi nkulupo nkata pooki aing'ura shidai natii pitu atunoo ndaki inonok nkata naishia yia.

Keshaita enchan pii nkata muuj neunitoi endaiki tenabata ena kop neeku Aiko nejia Ashe oleng

nejia kias lolewa aitumia enkiti kukuyut naa ake apik enkop pee etum edaiki atubulu

Ochan mikitum nkata pooki nimikitum si lmbegu nashiakino opatalaisani nikintumia aunisho telshambai lang.

kenya intekei lpaeg tenebulu nearibu masao yaade ebaadaye neisho maitai ndaki nemeishia tana teneuni

Tonooki lchampai nkata elamei neitumiari abaki duake fatalaizani pootum aitai ndakii kwa wingi neasi abki duake ntoki naijoo arip to ndegei telkulie owarak enya lshampai.

Tenegira elaramatak lee nkop aitumia ntokitin ee tekinolojia ee taata aitumia pee etum ninche aitobira endaa sapuk enkata pookin neeku Aiko nejia

Ketumi endaa tesapuko, netumi sii aisuiyai ilowuarak oonya ilchambai netumi sii atai endaa sapuk naake aikonejia

Keata nkitumiaa e AI sapare era kitok ne neipotesa ltung'anak tenkoitoi nemeisha telolo aturok lalchambai, olkule aramatak leswom.

Keima pii keitumiyiarita losho kitok haswa lkijanani tekumoin naa ninche etumiyaa aase ntokitin kumo naake aiko neja ashe.

Keisidai pii amu keitumiyaa roboti aase lgasi neas lgasi haragaharaga tenkata kini nemenauru ana ltung'ana lekawa leoshiaki naake ako neja.

keitumiari sii masaa naijo cctv neitumiari sii masaa naijo drowns olchampai apik stima peibooyo nenia nanya lchampai era kunini

keretu larikok laturok tenkoitei supat aah petum atodol nkukuuni nanyaa lchampai netum aisuiyai toldawai laijee duake keidim neretuu ninshe aitai llolo kukuuni

Keitumia te nkotoi supati naijo ee aretuu atee aitumia ataasa ilaturok aitumia AI to nkotei sisai aretuu atee te nkaata.

Etaa kiimaite ngolokinot kumok eh te eibelekeny ana siai eturore amu kenya swom lchambai, nenya lowarak lesoro, nkweny, olkule abaki lapurok laijo ltung'ana.

Ee kete ketereto iltungana te nkoitoi sidai eibenyat ilshambaii lenche, iteleliaa siaai oreren kitu kiti naijo kulo neipslilia ndaikin enche.

kerip ilchambai lenye nerishie ilowuorak pee menya nererena olorore pi aitasheki enturore, naake areshu kulie oreren ako neijia.

Kaisho metukuroki olchamba naisho metooko enkare, naisho metuunisho neirem olchamba. Eeeh neripair duake kure krops naatama orkurei naake aiko nejia.

keitumiya mashini generetani nitumiyari drones nitumiyari duake nkule Masaita kumok tolchambai sapuki oto laturuk isaidia ate toonkoitoi napashipasha ashe oleng'.

keas mashinini lkazi ta haraka haraka neitesioyoo nturoto near abaki lborpoi torno likai duake lemeidim ltungani atara e neretoo sii abaki ltungana duake lelkazi ogol

Keisaidia AI aitubiru ndaa oenkishu duake ewaa mashinini neisaga neitai ndaa nemegol duake neisho ngidhu metama aitobiraki tengata supat neitai kule duake nitosha lorere onkule naapoi amir tesokoni.

Imashini najio iltarakitani derevani najio duoake toni mashinini najio naitumia ositima aosh nkare te3kop nalakua epik ilchambai enoto olorere neun ndaiki eche aiko nejia.

Keretuu ltung'ana duake asaidia nkiremore olchaanita sidain loarr odieti nearr lkuurii loonya lotanyamal duake latuurok too lchaambai lenye. Naa keikoo nejaa, ashe oleng.

Motumi duake mashinini nayieetaa swam naijo nkishu haswa loingok duaake nemetumi eilata kulie mashinini duaake nedung ee ngarama kitok, neitumia mashinini oltrakta aturr ilshambaii neitumia oltungani swam badala oltrakta.

Ore duo mashinini olashumba naa keas olkasi aitobiraki. Neas olkasi arakaraka nitasioyo enturore aitobiraki netur nkulukoni aitayu nkulukoni naata rutuba natii atua enkop, aturu nkulukok naishaa nitelelek duake unore oodaiki. Keetai sii mashinini apa naun indaiki nepik ashu ilanderara nepik uudot badala neun iltungani.

Keisho libot napashpasha elosho metum ninche nchan sapuk naidim nasaidia tanasastein unore iyolo nkopi duake tana aprika tanaa telosho leaprika duake ketii ng'ojitin nikijo desat ng'oji nemedim duake unore ndaki nasai aiko neja.

keisidai pii amu keretu lorere to siai lochampai keisidai nkutumiaroto ooroboti duake telchampai haswa kuloo champai kituak te losho ashe oleng

Keitobir pii neisaidia sii losho tololo ari kumo looponu kajo ake kore telarin tomon looponu kepo baa aaku siadain, haswa tebaa nato eh eh enkiremore, telolo arin netum ltung'ana kumo abaki aiadapita tanaa atum inia idea aitumiyaa neina mashinini naijo kuna telolo arin ashe.

Ore duoake ee kore duoake golikinot napashipasha kaidim duake napaashare duake nadol ajo maaret aitumia tokitin ninya sidain nesipa ajo ninya aisaidia itut itokitin olchamba lai neaku taa aiko nejia.

Atumia nkotei epa naijo duake alua aitan ldama duake apik ng'oji neirobi nipik duake ng'oji naijo lkombe ng'oji nkaji sidai neidim ndaki neweni te muda naije atu earibika.

keisidai endaak naikunarii tompirbili amu koropili ninyee duake nelelek duake tonto tunuloo atum tankai oitei sidai naaku inia peeshamaa ltungana kumoo ndaa ee mpirbili alang naaropil elchamba